Ma en iko ng'ama otho. Ka ng'ato otho to iike ,ka chendro mar liel oserumo to ikawe itere e bur ma jomoko dhi ka osedhi to gi jomoko chung' e bur to jomoko bedo chung' gi oko, to jo ma ochung' gi oko gi, miyo joma ochung gi e bur sanduk mar ng'awa othoo to iketo e bur ka ose ket e bur to anyuola mar ng'ani ema kuongo olo loo e wii sanduk ka oseolo loo e wii sanduk to jo mamoko man gi teko kaka rowere ike, olo loo ma ike ma oikre . Mano e kaka itime e aluorana.

Tijni en tich ma ahero, en tich maber kendo ahere nikech en tich makelo chiemo e mesa. Sama itime to bonego obed ni itime gi chunyi duto kiketo chunyi e tich mitimo nikech kitime maber to iywayo jo idh gari mondo omi odonj e gari. Sama iiii iywayo jii mangeny to pesa midhi yudo omenda ma idhi yudo dhi bedo maber iketo ngima dhi bedo maber kendo ikelo chiemo e mesa

Mae en ng'ama ywayo tol, ng'ama tudore e gi nyawadgi moro eyor yamo mondo ochop ne nyawadgi mondo gilose ewi wach moro. Koro en ng'ama ywayo tol ne nyawadgi moro mondo gilosi, giwinjre, gin jokma ni mabor ma seche moko ok inyal seche moko ok inyal chopo ne mapiyo kata machiegni. To yorni en yor mar chopo kode ma machiegni kata yude mapiyo kata en mabor koro oywayo tol ne nyawadgi moro mondo gilosi ewi wach moro

Ma en okumba ma konyo wa e achiedh nade mabiro apoya nono. Samoro gimoro otimore ni marach, lakini kuma iyude omuom nyalo tami, koro okumbani konyo wa kuom kaonwa e pek mar achiedh nade momakowa.

Kae en od thieth, kendo ngátni oninde otanda mar midekre, kama odhawo gi ngimane, nikech, ngimane nitiere e kind akuru gasumbi, matiende niande, owinjo matek kendo omiye gik manyalo konye bedo mangima mondo kik otho. Oketne gik manyalo konye mondo omiyo ngimane odhi mbele sama oyudo thieth.

Ma en otiko mar golo omenda e dero kata e dago. Otikoni idhi kode e dago mar pesa, kasto isoye e isoye e bugo moro moketi mo opimore kode, kasto idiyo, idiyo kama ng'iso ni koro idwa ni igol pesa adi, tindiko kar kwan pesa midwa golo. Kisediyo kar kwan pesa midwa golo, to imiye, imiye ratiro mar dhi mbele, mondo mi ogolni pesagi, kasto iwuodhe kapok igolo pesa mondo pesagi owuogni.

Ng'eyo chal mar remba kata remb ng'ato en gima ber aduwa e aluorana, nikech king'eyo chal mar rembi to ng'ama chielo be ong'eyo chal mar rembe dhi miyowa tich mayot kaponi rembi odok piny, tidwaro mondo mii omedi kata kaponi in iyudo masira mar ndara marembi orumo, kaponi wang'eyo chal mar rembi to wang'iyo ng'ama rembu chal godo, kawaseyudo to wamiyi rembeno nikech rembugo chalre ,chalre.

Muma maler en ngas, mar joma nie aluora na kod nyasaye e polo malo. Muma maler konyo e yore mangeny kabisa ,sama in gi chandruok kata sama ionge chandruok inyalo goyo chongi piny kitingo muma ilamo nyasaye mondo okonyi e dwaro ni kata e dichni. Weche ma nitiere e muma maler ni jiwo chunje kendo jiwo chunywa mondo wabed jokma nigi yie kuom nyasaye nikech ka in gi yie kuom nyasaye to gimoro amora ma idwaro nyaka to iyudi nikech en e ngat mamiyo jii gimoro amora midwaro

Mokuongo ka en kama iyude chenro mag sirkal ma konyo jopiny. jo ma ang'eyo e pichani en polis, aneno polis ka nitiere e pichani, chif be aneno ka nitie e pichani .Polis konyowa e rito aluora ma wadakie ka gi deal gi achich kata timbe ma yoreyore ma de hiny kata keth ng'ima jo aluora chif bende konyowa kabisa e ng'iyo aluora kendo ka rieyo gweng' ma wadakie. Orieyo gweng' kama koro oketo ni oinga moko motegno mar deal kata mar kedo gi joma, jo maundu kata jo ma timo timbe magalagala e aluorawa kas to gi keto wabedo gi kwe kabisa.

Ber ma wayudo kuom timo tijni gin be mngény kabisa, nikech wuoyo gi ji, kata loso gi ji oganda mogudore kamoro achiel, miyo ikawo pachgi tiriwo kamoro achiel kasto gigeno kuomi. Mae chalo jasiasa, matemo lombo jopiny mondo ogone kura, kosegone kura tobi okonygi e yore mabiro mbele kaka gero ndara, tero nyithindo e sikunde, gi konyo jonyuol e chulo omenda mag somo. Ngáni wuoyo kod jogi mondi omi oket chuny go machiegni mondo jogi ogen kuome mondo omi obi okonygi mbele

Pur ma sani, gi pur machon, kanyalo wuoyo e wachni, pur ma sani ber kendo okelo chiemo maber moloyo pur machon, nikech, pur machon nenyalo bedo ni neonge yiedhe moko minyalo keti mondo mi oket chiemo kata cham odong e yo maber, nikech seche moko ninyalo yudo ni nitiere kaka ka koth ochwe kata ka kachieng'orieny to cham machon noknyal chung'motegno mondo gikal kama chal kamano. To kingíyo sani, cham matinde nitie yiedhe mitiyogo mamiyo gigolo chiemo mangény mohingo kaka machon ka for example oduma, oduma kopidhi, to masani golo bando madongodongo mongirore maber, e muda ma chiek kwangíyo gi machon cha nenyalo budho to kasto seche moko inyalo yudo ka onge gima iya go. Koro ma pur manyasani ni en pur maber kabisa.

Mokuongo ka aneno ginie, ka aneno Equity gima biro e pacha en en dero, dero mar kano dero mar kano omenda biro e pacha saa ma neno pichano. Koro dero mar kano omendani konyo e yo mang'eny kaka inyalo dhi kwayo ola moro ma nyalo konyi e timo ohala. Koro ola ni ki isekwayo, ibiro dwoko ka tarik mo ng'isino kata odiechieng' mo ong'isono oromo miduoke gi nyinyo moro e wiye matin ibiro dwokego. Koro ma gima maber kabisa kendo onyalo konyi ,konyi e kano omenda mari ka in gi omenda mangeny kata ma matin ma kumi kete nyalo tami to ka en kama maber man ga arita mi inyalo kane e nyinyo gi go kata omenda gi go tee.

Mokuongo kae en kar od thieth .Koro kar od thieth kae jogi thiedho jii. Anyaneno ka laktar obedo ,lakteche obedo piny kae ka gisebedo piny kae to gi rito ji gi luongi jii mondo gi timnegi wach mar thieth. Ka aneno koni e, mamani mamani ,miyo ni thiedho kata kao remb nyakoni mondo mi ong'eni to ang'o matuoye. Ma en kar thieth mi ng'iyo kama ka tuo moro tuoyi mondo omanyni yath mondo ichangi.

Tijni ni kod nengo e aluorawa nikech okonyowa e yore mang'eny kabisa, ng'ato nyalo yudo omenda nyalo olo omenda to dhi tiyo go kendo konye e dichne mondo mi obed gi ngima maber kabisa kendo inyalo kano omenda ni kaa morit maber ma onge ng'ama nyalo kwalo kata onge gima nyalo ketho e yo mayot kendo mano e berne.